Mũtugo ũrĩa ndĩrutĩte wa gũcokereria indo iria itari cia bata, kana kũbanga indo iria itarĩ bata, nĩ ndĩrutĩte nĩguo gwetha gũtigĩrĩra environment kana kũrĩa ndĩraikara, nĩ kũndũ gũtheru, kana nĩ kũndũ gũtarĩ na gĩko kĩingĩ kĩa indo iria citarĩ na bata ciigĩtwo oũrĩa, cigĩtwo hatarĩ na mũbango. Ũguo, ndĩrutĩte kũiga indo iria itarĩ na bata handũ rĩngĩ ta thitoo, cigaikara kũu, nginya rĩrĩa cigakinya hĩndĩ cikorwo rĩngĩ indo icio no ciendio, kana nociteithie ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa gĩatũmĩre ndue itua rĩu, rĩa kũiga indo icio, iria itarĩ na bata, kana gũcicokagĩrĩria, nĩũndũ rĩmwe nĩ citũmaga environment ĩgĩe na gĩko mũno, ũguo ngĩona, handũ hagũtũmaga na gũthũkia marĩa matũrigicĩirie na indo iria itarĩ na bata o ũguo, kaba gũcicokanĩrĩria kana gũciga handũ wega ciĩbange.

Arĩmi mangĩtigĩrĩra atĩ matirathutũkanio thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ witũ mwena-inĩ wa mbei na gũtigĩrĩra atĩ, hihi indo iria mararĩma nĩ ikinyĩirie ikĩro, iria ciagĩrĩire. Na igũrũ wa ũguo, magatigĩrĩra atĩ nĩo maretwara thoko kwendia indo ciao matekũgerera broker. Broker arĩa matũĩkaga agũthiĩ na kũ negotiate mbei ĩrĩa arĩmi marĩgũragĩrwo indo ciao, ũguo, kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma arĩmi matige gũthutũkanio thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ, mwena-inĩ wa mbei nĩ gũtigĩrĩra atĩ mena indo very quality, kana indo cia kĩrathi kĩa igũrũ. Mĩmera kana magetha marĩa marendia, nĩ iratwarana na ikĩro iria thirikari yũgĩte. Okorwo nĩ ndawa cia kũhuhĩra, mahuhĩrĩte na ndawa iria ciagĩrĩire, na indo cikagethwo hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, kana indo icio cikendio hĩndĩ ĩrĩa thoko ĩigũrũ. Na gũtigĩrĩra atĩ, matirenderia indo ciao kũgerera brokers, no marendia kũgerera njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe.

Kenya nĩ kũrĩ biacara cia mĩthemba mĩingĩ mũndũ angĩambĩrĩria , no nĩ kũrĩ moguni maingĩ ma mũndũ kũgũra nguo , namo nĩ ta mo maya, kũgũra nguo nĩ iri thoko cia na ihenya nĩ amu, andũ aingĩ nĩ mendete gwĩka kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ impulse buying, kana kũgũra kĩndũ thutha wa gũkĩona , ũgwo gĩkamagucĩrĩria na magoka makagũra, kũgwo uguni ũmwe wa kũgũra nguo nĩ atĩ, nguo ici maingĩ cikoragwo thoko-inĩ, na nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ , ũgwo kwĩna andũ marĩgucĩrĩrio gũka kũgũra nguo icio na ihenya mũno, ona matarĩ na mũbango wa kũgũra nguo ingĩmagucĩrĩria magatwĩka, rĩngĩ nĩmacenjia meciria mao gwĩka ũndũ ũrĩa makwendete gwĩka magĩuka, rĩngĩ thoko-inĩ ya wendia wa nguo, na magatwĩka akũgũra nguo icio , kũgwo biacara ĩyo ĩgakorwo in and out, andũ no marathiĩ makigũraga nguo, makigũraga nguo arĩa mena bata wacio na arĩa matarĩ , nĩ ũndũ wa gũtwĩka akũgucĩrĩrio nĩ nguo iria cia mũthemba rĩngĩ mũndũ ũcio arendia.

Kĩndũ kĩrĩa tũkuuaga nakio indo irĩa tũgũraga nduka-inĩ nene gĩĩtagwo turorĩ, na nĩkĩo nĩ kanyamũ karĩa ke magũrũ, karĩa gacukumagwo hĩndĩ ĩrĩa tũragũra indo nduka-inĩ icio nene, na hĩndĩ ĩrĩa tũragũra nako ke ũguni mũnene nĩ ũndũ nĩgatigagĩrĩra atĩ , ũrĩa ũragũra indo icio ndaranoga kana aracikua kana aragacukuma atagũtũmĩra hinya mũingĩ, ũgwo nĩ gateithagia agũri a nduka ici nene makorwo matekũnoga hĩndĩ ĩrĩa mareka shopping , kana hĩndĩ ĩrĩa maragũra indo nduka-inĩ icio, ũgwo kanyamũ gaka gateithagĩrĩria mũno gũtigĩrĩra atĩ arĩa magũra indo nduka-inĩ icio nene matiranoga hĩndĩ ĩrĩa maragũra indo ciao , nginya rĩrĩa marĩrĩha nĩgetha matwĩke magũciĩkĩra mĩhuko-inĩ iria makuĩte nĩgetha matwĩke a kũinũka, ũgwo kanyamũ gaka getagwo turorĩ , na nĩko kanyamũ karĩa gacukumagwo, na gatigagĩrĩra agũri a indo nduka-inĩ ici matiranoga, na makuaga indo ciao matagũtũmĩra hinya mũingĩ nginya marĩrĩha.

Arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ matuaga matua ma kwendia thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ cia icigĩrĩra kana cia kĩmabũrũri kũgerera mbei ya ĩrĩa mekũgũrĩrwo indo ciao cia ũrĩmi nayo kana magetha mao. Angĩkorwo njĩ angĩkorwo thoko cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩiramagũrĩra indo ciao wega no matigane na thoko cia icigĩrĩra kana cia kĩmabũrũri. O ũguo, angĩkorwo thoko cia icigĩrĩra-inĩ ciragũra indo cia arĩmi na mbei njega, marutĩte thogora wa gũtwarithia indo icio kinya icigĩrĩra-inĩ nĩyo transport cost, makorwo no marĩona bainda, arĩmi nĩmatuaga matua ma kwendia indo ciao kũu icigĩrĩra-inĩ. O ũguo, angĩkorwo thoko ya kĩmabũrũri ĩna bainda nene ĩngĩtũma arĩmi aya matuĩke a kũgũrĩrwo indo ciao wega meheretie hathara iria cingiumana rĩngĩ na transport cost kana indo ciao gũthũka nĩũndũ wa ihinda iraihu cingĩgakinya, na matuĩke nĩmekuona bainda no mendie na kũu, kuoguo kĩrĩa gĩtũmaga arĩmi matue matua nĩ cost.

Marũa makũrĩha igoti rita rĩa mbere, nĩmo metagwo KRA PIN, marĩhagĩrwo maita maingĩ nduka-inĩ iria ciĩtagwo nduka cia cyber. Na marĩhi maya mathiaga kũrĩa mũndũ athiaga agatarĩria biacara iria araruta, kana the income ĩrĩa arona kuumana na rĩngĩ mũcara ũrĩa arona, kana mbeca iria onganagia rĩngĩ kĩmweri, kana kĩmwaka, na agatuĩka wa kũihũria biacara iria ciothe arutaga, kũgerera KRA PIN yake, rĩu kuumania nahau, mbeca iria agĩrĩirwo kũrĩha, agacirĩha na hau hau agacokerio marũa makuonania nĩarĩha. Ũguo mũndũ athiaga nduka-inĩ na kaingĩ cia cyber, kana nduka-inĩ iria ciĩtagwo cia Huduma Center agathiĩ, agatarĩria mbiacara iria ciothe araruta na ena KRA PIN yake, agatuĩka wakũrĩha mbeca iria agĩrĩirwo nĩ kũrĩha, na hau hau akaheyo marũa makuonania nĩarĩhĩte.

Gũkinyia macungwa makwa Tanzania, maingĩ ndũmagĩra njĩra ya road transport ĩrĩa tũrũdaga macungwa wega ngari-inĩ cia rori, magacoka magatwĩka magũtwarwo ĩmwe ĩmwe nginya Tanzania , no tũgĩkĩra border kana mũhaka wa Kenya na Tanzania, nĩtũtwĩkaga a kwonania marua ma export, kana marua ma kwendia indo citũ ta macungwa nja wa bũrũri kũrĩ arangĩri a bũrũri ũcio, kana thigari iria cirangagĩra mĩhaka ĩno, na magatwĩka rĩngĩ akũ inspect ngari iria citwaraga macungwa , na metĩkĩra tũkĩre nĩ ũndũ twĩna marua marĩa nginya marĩhagĩrwo igoti kumana na bũrũri wa Tanzania, kana bũrũri witũ wa Kenya, ũgwo mona marua maya matũhe go ahead, kana mwerekera wa gũthiĩ na mbere na thabarĩ, tũgatwĩka agũtwara macungwa maitũ thoko-inĩ cia bũrũri wa Tanzania.

Arĩmi a gũkũ magunĩkaga na njĩra mwanya mwanya kuumana na ngwatanĩro cia wonjoria, cia icigĩrĩra kana kũnyitanĩra ũnyitanĩri-inĩ wa mĩhaka harĩ kwendia indo ciao, kũgerera njĩra ici. Andũ arĩa me icigĩrĩra, nĩ makoragwo na a better kana thoko njega, nĩamu, icigĩrĩra-inĩ nĩkũrĩ agendi aingĩ, na nokuo gũkoragwo na investors kana aigithia aingĩ a indo cia ũrĩmi. Ũguo, arĩmi a gũkũ, magunĩkaga na njĩra ya gũkorwo atĩ, rĩrĩa manyitanĩra na andũ arĩa meicigĩrĩra-inĩ, nĩmatuĩkaga a kũgĩa na dĩrect contact, kana ngwatanĩro ĩmwe kwa ĩmwe na agendi arĩa macerete bũrũri-inĩ witũ, na investors arĩa makoragwo na bata na indo cia mĩgũnda. Ũguo, ũnyitanĩri ũyũ nĩũtũmaga thoko yagĩre naagĩe na mbeca njega kuumana na ũrĩmi wao rĩrĩa matuĩka a kwendia indo icio. Ningĩ, kwona indo iria cia gũĩkĩra mũgũnda, kana nĩcio farm imputs, kuuma ũnyitanĩri-inĩ ũyũ, nĩ ũtuĩkaga cia kwendio na raithi na magaciamũkĩra na mbei ya raithi mũno.

Moritũ marĩa maumanaga na indo cia ũrĩmi iria ithũkaga narua, nĩ atĩ, nĩ cibataraga thoko ya naihenya mũno. Ĩrĩa rĩmwe noĩrehe thĩna mũnene kũngĩkorwo kwĩna indo ici kwaũingĩ, na surplus ya indo ici iria cithũkaga narua. Ũguo nĩ gũthũkagia, nĩgũtaga gũkorwo na thoko ĩtarĩ njega, ya indo ici iria cithũkaga naihenya, koguo moritũ marĩa maumanaga noũũ nĩ atĩ, arĩmi nomathiĩ hathara nene mũno, kuumana na indo ici iria ithũkaga narua, mangĩkorwo matirĩ na thoko ya maihenya hĩndĩ ya magetha mao. Nĩamu, indo ici nocituĩke cia gũthũkĩra thitoinĩ. Kana cituĩke cia gũthiĩ gũthũkĩra thoko thĩinĩ rĩrĩa mangĩkorwo matarĩ na andũ a kwenderia indo ici naihenya mũno. Ũguo, moritũ mangĩ maumanaga na gũci transport, kana gũcikuwa kuuma handũ hamwe nginya hangĩ. Imwe nĩ cibataraga hũkorwo na conditions kana ithimi cia igũrũ mũno nĩgetha gũtigĩrĩra citirathũka. Rĩngĩ ũrugarĩ wa kĩwango fulani nĩgetha citigathũke naihenya.

Ngwatanĩro cia arĩmi, kana rĩngĩ nĩ cikoragwo na marĩtwa tofauti, angĩ magaciĩta sacco angĩ magaciĩta ngwatanĩro angĩ magaciĩta ciama, nĩ cirutaga wĩra mũnene wa gũtigĩrĩra indo cia arĩmi, kana magetha marĩa arĩmi aya maragetha, nĩmakinyĩra agũri na magatũĩka ona a kũ distribute mbeca gatagatĩ-inĩ ka arĩmi kũringana na mũndũ magetha make. Na makinyanagĩria ũndũ ũyũ kũgerera gũcaria markets rĩngĩ cia kĩmabũrũrĩ, kana cia icigĩrĩra-inĩ, kana ona cia gũkũ thĩinĩ wa bũrũri. Na mona thoko ici, maria na agũri nĩ macokaga makoga magetha mao arĩmi aya othe, arĩa mengwatanĩro-inĩ ici, magacituĩka a gũci transport gũcitwarĩra agũri kũringana na ngirimiti ĩrĩa mekĩranĩire na agũri. Na ciatuĩka cia gũkinyĩra agũri aya, nĩ macokaga gũtigĩrĩra atĩ, mbeca iria ciothe mongania nĩ ciakinyĩra arĩmi kuuma kũrĩ agũri aya. Ũguo citigagĩrĩra atĩ, indo nĩ ciendio ciaũingĩ mũno kũrĩ agũri.

Ũhoro ũrĩa watũmire nyihanyihie ũhũthĩri wa thitima nĩ ũhoro wĩgiĩ mbiru nene cia thitima kũringana na gũtũmĩra ũru gwa thitima kũrĩa ndatũmagĩra ihinda kana gĩtiribũ kĩu, na ũndũ ũyũ warĩ rĩngĩ gũtiga indo cia thitima citarĩ horie, macini cia thitima citarĩ horie, indo ta mbarubu iria citũmĩkaga kũrehe ũtheri kumana na thitima citarĩ horie, na ũndũ ũcio ũgĩtũma mbiru cia thitima cikorwo ciĩ igũrũ mũno, na ngĩruta atĩ ingĩnyihia ũhũthĩri ũyũ wa gũtigagĩrĩra atĩ indo iria citarĩ citaratũmĩka nĩ horu, thitima iria itarĩ itaratũmĩka nĩ horie, ũndũ ũcio no ũnyihanyihie ũhũthĩri wa thitima, ũndũ ũrĩa watũmire njĩke ũguo nĩ kuona atĩ mbiru ciarĩ nene mũno na igũrũ wa ũguo, macini imwe imwe cindige cioni nĩci nĩcikĩragia mwaki na gĩkĩro kĩrĩa citagĩrĩirwo na ũgũo cigatuĩka cia gũthũka naihenya, ũgũo cigakorwo citirĩ na mm ihinda iraihu cingĩtũmĩka.

Wonekani wa thoko cia mahiũ, na indo iria ciumanaga na nyamũ, ũngĩagĩrithio na gũtigĩrĩra atĩ, thirikari nĩ yekĩrĩra measures kana mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha kũnyihia nyamũ cia kuuma nja wa bũrũri, citiraingĩrio mũno bũrũri-inĩ, kana indo iria ciũmanaga na nyamũ ici, citiraingĩrio na nyingĩ mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩgetha arĩmi a gũkũ rĩrĩa matuĩka a kũrĩma, magatuĩka a kwendia gũkũ bũrũri-inĩ thoko ĩrĩa noĩnehe mũno. Indo cia kuuma nanja wa bũrũri, cingĩnyiha nyihio. Ũguo, wonekani wa thoko cia mahiũ, no ũnenehe mũno, kũngĩkorwo mabũrũri marĩa matũrigicĩirie ta Tanzania, Uganda, Ethiopia, thirikari nĩ ĩkĩrĩte mĩkana ya gũtigĩrĩra gũtiraingĩra nyamũ thoko-inĩ citũ kuuma mabũrũri-inĩ macio. Ona indo iria ciumanaga nacio nĩ ciraregurĩtwo nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, thoko ĩno nĩyagĩrĩra mũrĩmi wa gũkũ bũrũri-inĩ, na gũtigĩrĩra atĩ, mbeca iria marona kuumana nacio nĩ mbeca njega.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra kwona thoko njegega, na kwagĩrithia baita ya indo ciakwa, nĩ kũgerera gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndĩrarũmĩrĩra thĩ, maũdũ marĩa marathiĩ nambere bũrũri-inĩ, na mohoro marĩa marathiĩ nambere bũrũri-inĩ kuuma marĩa marahutania na thoko ya indo iria cirĩmagwo. Indo tamacani, indo ta mbembe, indo ta mboga, indo ta nyanya na itũngũrũ. No ũndũ ũyũ nĩ ũndeithĩtie gũtigĩrĩra atĩ, thoko ĩrĩa ndĩrona nĩ njegega na kwagĩrithia baita makĩria, nĩamu rĩngĩ nĩ ũkoraga thoko ĩyo, nĩ ĩratarĩria icigĩrĩra-inĩ, kwĩna bainda nene gũkĩra thoko cia gũkũ thĩiniĩ. Koguo no ihotithie mũndũ gũtwara indo ciake icigĩrĩra-inĩ iria arĩmĩte, na kwoguo kwona baita njega. Ohau, nĩnũmagĩrĩra mohoro ma magathĩti, marĩa marathiĩ nambere, marĩa mararekererio nĩ thirikari, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, ndĩna mohoro marĩa mothe, up to date, kana gũkĩnyĩthia ngina rĩu, mũthĩ ũrĩa tũrĩ megiĩ thoko ya indo iria nĩmaga.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ ũrahanĩka haha, nĩ mũrĩmi wĩrutĩire wega kũhanda mĩmera yake, na nĩyo mboco, nĩ amu nĩ atemete mĩtaro yake wega na spacing njega , ũgwo ngona mũrĩmi mwega, ũrarũmĩrĩra gĩthomo kĩrĩa athomete kĩa ũrĩmi gũtigĩrĩra atĩ nĩ arĩma gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire wega, ũndũ ũyũ ũkinyanĩirio na gũtigĩrĩra atĩ , nĩ arĩmĩire mũgũnda wake wega, na ageka nginya mulching ,tondũ nĩ tũrona nyeki nyũmũ, gatagatĩ ka mĩtaro ĩyo ya mĩmera yake, ũgwo gũtigĩrĩra ria rĩtirakũra mũno, na gũtigĩrĩra atĩ nĩ arũmĩrĩire njĩra njega mũno cia ũrĩmi, rĩngĩ kũhuhĩra, rĩngĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ararĩma ria rĩothe, nĩgetha mĩmera yake ĩkorwo ndĩrĩ na competition na mĩmera ĩngĩ o yothe, na ũgwo ngona ũndũ ũngĩtũma agĩe na magetha maingĩ, na magetha mangĩtũma agĩe na baida nene kuumana na ũrĩmi mwega ũrĩa ũtwĩkĩte wa kũrĩmwo haha, nĩ ũndũ wa kũgerera , kũrũmĩrĩra njĩra ciothe iria ciagĩrĩire.

Maũndũ marĩa makũngenia marĩa ndĩrona haha, nĩ irio irarugwo na mĩ na mwaki kuuma mĩena yothe ĩrĩ, kwĩna mwaki wĩna thĩ wa thuburia, na kwĩna mwaki wĩ igũrũ wa gĩkunĩko gĩa thuburia, ũndũ ũyũ ũgatũma ngene mũno nĩ kuona atĩ hena njĩra irio ici igũkorwo cihĩu kuuma na ũrugarĩ wa mĩena yothe, ũndũ ũyũ ũgũtũma irio cia mĩena yothe cikorwo cina, aah, mwaki wa gũcigana, ũguo irio iria cina thĩ, mwaki wacio watũma cihĩe, onacio iria cinaigũrũ, mwaki ũrĩa ũraima na igũrũ, nĩ ũgũtũma cihĩe na ruwa, ũguo ĩno ngakena nĩ kuona no ĩkorwo ĩ njĩra ya gũtigĩrĩra indo kana irio ta mũcere, iria rĩngĩ cibataraga mwaki regulated ,kana mwaki ũroretwo na njĩra njega, wa kuuma na mĩena yothe ĩrĩ, nĩ getha ũhĩe wega, atĩ no ũhĩe narwa, nĩ amu igu kuuma na igũrũ, na kuuma na thĩ, irio ici, cirahĩa na mwaki ũndũ ũmwe, ũguo ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa, ũngĩrehe gĩkeno.

Maũndũ marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, kĩrĩa nĩkĩo gĩtagwo wiremesh ya kũirigĩra ngũkũ, kana ya gwaka kiugũ kĩaga kĩa ngũkũ nĩ atĩ ,nĩ ĩtũmĩte thiĩ some cost ya mbeca kũgũra, na ona gũka gwaka nyamũ ĩno , ũgwo ũndũ wa mbere ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩ cost ya kũgũra, cost ya gũcoka gũka gwaka nĩ amu nĩ ĩtũmagĩra mĩcumarĩ , na igũrũ ya ũgwo nĩ ĩtũmĩte ona thiĩ ikinya rĩngĩ rĩa gũtwĩka mũrĩithia wa ngũkũ , nĩ amu ĩno nĩ njĩra njega mũno ya gwaka kiugũ kĩaga kĩa ngũkũ, nĩ amu tiga kosti ya kũgũra wiremesh ĩno, kũu kũngĩ gwaka kiugũ kĩa ngũkũ nĩgũtũmaga ona ngũkũ cigĩe na ũtheri , ũgwo maũndũ marĩa ngereire, ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ no kosti ĩmwe , na ona ningĩ gũtwĩka na nyũmba very affordable ya kũrĩithĩria ngũkũ.

Mũtugo ũmwe hũthagĩra o mũthenya nĩguo ũkorwo, ngorwo na mwonere mwega harĩ maũndũ megiĩ thĩ, nĩatĩ, nĩthomaga mũno mũno maũndũ megiĩ, kana maũndũ marĩa marathiĩ nambere, nĩgetha ngĩe na mwonere mwega kana ngĩe na kĩndũ kĩrĩa tũngiuga, understanding, knowledge njega, ya maũndũ marĩa itoĩ. Nĩthiaga ngathoma, nĩthiaga ngatuĩka atĩ nĩ ngũmathikĩrĩria, nĩthiaga ngatuĩka atĩ nĩ ngũ meditate kana nĩ ngwĩria maũndũ macio mũno. Angĩkorwo nĩ ũrĩmi, ngaikara thĩ ngawĩciria nĩgetha, angĩkorwo nĩũndũ ũngĩrehe bainda, ngĩe na mwonere mwerũ, wĩgiĩ ũndũ ũcio. Angĩkorwo nĩ tekironjĩ, ũthii wa nambere wa mĩtambo, nĩthiaga ngaũthoma mũno nĩgetha ngĩe na ũgĩ kana knowledge ya ũhoro ũcio. Nĩgetha ngĩe na mwonere tofauti wa maũndũ marĩa marathiĩ nambere. Angĩkorwo nĩ maũndũ ma politics, nĩ thiaga ngamathoma nĩgetha ngĩe na mwonere mwerũ, kana ngĩe na ũmenyo mwerũ wĩgiĩ maũndũ macio. Ũguo, macio nĩ maũndũ marĩa niĩ ndũmagĩra.

Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno gwĩka, ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa wĩtagwo kũ gũtheca ngũkũ ndawa, kũcirigĩrĩria na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga rĩngĩ na environment rĩngĩ njerũ, kana mo ma mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ yumanaga na rĩngĩ kĩhuhũkania, ũguo ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno kũwĩka, nĩ amu nĩ ũteithagia kũrigĩrĩria mĩrimũ, ũndũ wa mbere, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, nĩ ũteithagia kũhonia mĩrimũ, na wahonia mĩrimũ, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mahiũ, kana ngũkũ, kwongerereka citegũtambia mĩrimũ, citekuongerera mũ mĩrimũ, kuuma mũrimũ ũmwe ngina ũria ũngĩ, ũguo, ũndũ ũyũ nĩ wabata mũnoo, gwĩkagwo kaingĩ nĩ arĩmi a ngũkũ, nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ, ndĩgatambe kwĩ ngũkũ icio ingĩ, kana ndũgatambe kwĩ mahiũ macio mangĩ, na no wabata gũtigĩrĩra atĩ ngũkũ ciaku cina ũgima mwega wa mwĩrĩ, citirĩ na mĩrimũ ĩracithubũra, na igũrũ woguo, ũndo ũyũ nĩ ũteithagia mũno, yakinya hĩndĩ ya kwendia iria product, kana maimĩrĩra ma indo ici, cikorwo na value ĩigũrũ mũno, na ũguo nĩ ihotithagia arĩmi kũgĩa na baita njega kumana na ũrĩmi wao wa ngũkũ.

Kĩndũ gĩkĩ kuuma gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte gĩtagwo waru. Waru ũyũ rĩngĩ nĩũgĩtũmĩkaga kũruga irio ta mũkimo, na noũtũmĩkaga kũruga indo iria ingĩ citũmĩkaga ta stew. Koguo kĩndũ gĩkĩ no gĩtũmĩkaga ta mbeũ, ĩrĩa ĩhandagwo nĩ arĩmi nĩguo marigĩrĩrio-inĩ makona magetha mao. Ũguo kĩndũ gĩkĩ kuuma gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte, nĩkĩonekaga kwa ũingĩ. Na gĩtagwo waru, ũrĩa ũhandagwo na marigĩrĩrio-inĩ mao ũkagĩa magetha. Kuuma gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte, nĩ arĩmi aingĩ arĩa marĩmaga waru, na nĩ ũrĩ thoko ya igũrũ mũno, kuuma thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ, ona cia kĩmabũrũri. Ũguo, ũndũ ũyũ ũhũthĩkaga, kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga either ta mbeũ, kũhanda, kana kũhũthĩka ta irio oria iria cigĩkoragwo citũmĩkaga mũno kuuma gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha nĩ mũndũ ũrekĩra iria imata gĩkombe-inĩ. Iria rĩrĩ rĩthondekagwo na kũrindwo harĩa iria rĩrĩa rĩakamwo hĩndĩ o ĩyo, rĩkagĩrwo either gĩbũyũ-inĩ kana mbũthũ-inĩ ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũrĩrinda thikũ ithatũ kana inya. Thutha wa ũguo iria rĩu rĩkoragwo rĩagĩrĩte rĩiria imata rĩa kũnyuwo, kana na rĩrĩa rĩtagwo na gĩthweri Maziwa Mala.

Hĩndĩ ĩrĩa ndarutire wĩra wa kwĩrutanĩra , kana wa kwĩrutĩra ,kana nginyitanĩra na andũ arĩa angĩ wĩra-inĩ wa gũteithĩrĩria , twa thiĩte Children´s home, kana nĩcio ciĩtagwo Opharnage, na wĩra wakwa wakũhutia arĩa angĩ warĩ wĩra wa kũrugĩra ciana iria twakorire kũu, ũgwo mũthenya ũcio wothe , ndatindire riko-inĩ ngĩrugĩra andũ acio, nĩ twa rugire irio mĩthemba mĩingĩ ta mũcere, cabaci , stew ĩrĩa yarĩanagĩrio na irio icio, ũgwo wĩra wakwa mũthenya ũcio warĩ wĩra wa kũruga , na nĩgwo wahutirie andũ acio angĩ , tondũ ona arĩa twathire nao marĩrĩire o hau, na nĩ twarutire wĩra mũnene gũtigĩrĩra atĩ ciana icio ciothe twakorire Childrens Home ĩyo, nĩ ciagĩire na irio ciakũrĩa, arĩa twathiĩte nao irio ciothe ciarĩ ngũre tũkĩgũra na tũkĩruga, ũndũ ũcio ũngĩ warĩ o hĩndĩ ĩyo ya Childrens Home nĩ ndarutite mbeca ciakwa, ngĩrutĩra mũno gũtigĩrĩra atĩ indo iria ciothe twabaranagia mũthenya ũcio nĩ cionekire ciothe, na mũthenya ũcio ũgĩtwĩka wa gĩkeno kũrĩ ciana iria twakorire kũu.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo gĩtagwo mboco gwitũ, gĩthondekagwo na njĩra ya kũhũra ciarutwo mũgũnda cikoragwo ciĩ mahuti-inĩ. Ũguo arĩa macithondekaga maaraga makũnia thĩ magaciigĩrĩra kana magacikia ngũnia thĩinĩ magatuĩka ma gũcihũra, rĩngĩ na mũtĩ rĩngĩ kana na kĩndũ kĩngĩgũtha na gĩticiũragange. Thutha wa ũguo nĩ ituĩkaga cia kũhuhwo mahuti macio mothe na cigacoka cigatuĩka okorwo nĩ kũrugwo cikarugwo cigatukanio rĩngĩ na kĩndũ kĩngĩ na ikarugwo hamwe. Kĩndũ gĩkĩ kuuma hĩndĩ ĩrĩa kĩagethwo, kiagethwo rĩngĩ angĩkorwo ti nyũmũ biũ nĩ cianĩkagwo angĩkorwo nĩ mũgũnda-inĩ mũnene. Cianĩkwo cigatuĩka cia kũũmithio, thutha wa hau nĩguo ihũragwo cigacoka cikahuhwo mahuti macio kana cigathurwo kuuma mahuti-inĩ macio. Angĩkorwo nĩ cia kwendia cigagĩkĩrwo makũnia-inĩ kũrĩa cituĩkaga cia gũtwarwo thoko-inĩ cii tayari kwendio.

Nĩ harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ gwĩkĩra thumu mũgũnda, na thumu ũkoragwo na indo irĩa mĩmera ibatarĩkanaga nĩ cio ciĩtagwo na gĩthũngũ nutrients, ũguo ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno gwĩkwo mĩgũnda-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa mĩmera kana mbeũ ciratwĩka cia kũhandwo, hĩndĩ ihinda rĩũ thumu wekĩrwo nĩ ũteithagĩrĩria mĩmera gũkũra na indo irĩa ciothe irabatara gũkũra na nutrients ciothe irĩa irabatarĩkana, na igũrũ wa ũguo ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mĩmera ĩkũre na ihenya, ndĩkagĩe kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo na gĩthũngũ retarded growth, kana mĩmera kwaga gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na ihenya rĩrĩa yagĩrĩire nĩ kwaga nutrients, ũguo ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno gwĩka, ũndũ wa mbere nĩ atĩ , nĩ ũ provide aga nutrients cia mĩmera gũkũra, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũtũmaga tũnyamũ tũrĩa tũikaraga thĩiniĩ wa tĩri tũgĩe na kĩndũ gĩa kũrĩa , hĩndĩ ya decomposition, kana hĩndĩ ya gũbutha tũgĩteithagĩrĩria tĩri ũgĩe na rĩera.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte, kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo matumbĩ, marĩa maimanaga na kũrekio kana na ũrĩithia wa ngũkũ, kĩndũ gĩkĩ gĩcigo kĩrĩa nyumĩte, andũ nĩ marĩithagia ngũkũ ũguo nĩ kĩonekanaga mũno, na kĩndũ gĩkĩ gĩtũmĩkaga rĩngĩ na biacara, andũ arĩa me indo ta mĩkawa nĩ makĩgũraga mũno mũno mũno, rĩngĩ rĩngĩ gũtũmĩra kũrugĩra aah customers ao mĩkawa-inĩ, kĩndũ gĩkĩ no gĩtũmĩkaga nĩ arĩa angĩ andũ arĩa aah endia amĩarĩro, arĩa mendagia ma matumbĩ magũtherũkio kana nĩmo metagwo matumbĩ mboiro, na kĩndũ gĩkĩ nĩgĩtũmĩkaga mũ noo na njĩra ingĩ nyingĩ, ta kũrugwo bamĩrĩ-inĩ, kana mĩciĩ-nĩ, nĩ ndĩgĩtũmagĩra o naniĩ gũkĩruga ta fried eggs kana matumbĩ ma gũkarangwo, igũ igũrũ wa ũguo no gĩtũmĩkaga kũ kũ gũ kũkomereria ngũkũ ĩkaigĩrwo ĩgakomereria tũcui no nĩ kũgera matumbĩ ma njamba.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa wĩkagũo na njĩra nyingĩ, kũu. No ũ determine -naguo kana kĩrĩa gĩtũmaga andũ mathure njĩra ya gũĩka ũndũ ũyũ, nĩ kũringana na gĩthimi kĩrĩa mararĩma ũrĩmi ũyũ. Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo ũrĩmi wa mbembe. Na ũrĩmi wa mbembe, rũrĩrĩ-inĩ rũrĩa nyumĩte, nĩkũrĩ andũ marĩ mĩgũnda mĩneene, acio mekaga ũrĩmi ũrĩa wĩtagwo na gĩthũngũ large scale farming kana ũrĩmi wa mĩgũnda mĩnene ya mbembe. Kũu ũrĩmagwo na karagita. Ũrĩa mĩgũnda ĩrĩmagwo na kagita na marima kana mĩtaro ya Kũhanda mbembe, thumu wĩkĩragwo thĩinĩ wa marima macio, na igũrũ wa ũguo, magatuĩka magũitagĩrĩria maĩ. No nĩkũrĩ andũ angĩ marĩmaga ũrĩmi mũnini, kũrĩa mathiaga makarĩma na theci, magacoka magatema marima na makahanda, na magekĩra thumu na magaitĩrĩria maĩ. No kĩndũ kĩrĩa gĩkagwo gũĩciothe, nĩ mbembe ici nĩicokaga cikarĩmĩrwo, na ikahuhĩrĩrio ndawa cia tũtambi ta ngũnga.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno nĩ ũrĩmi wa mbata cia mũcinga, kana kĩrĩa kĩngĩ, ũrĩmi wa mbata mũcinga iria nĩ irĩ thoko njega mũno, na igũrũ wa ũguo nĩ irĩ nyama njega mũno, ũguo kĩndũ kĩrĩa kĩnjũkagĩra mũno mũno ndona mbica ĩno nĩ ũrĩmi wa mĩthemba ngũrani ya mbata kana ngũkũ. Ici nĩ mũthemba wa ngũkũ iria ciĩtagwo mbata mũcinga. Iria irĩ market njega mũno. Ũguo no ĩhe mũrĩmi baita nene mũno rĩrĩa atuĩkĩte mũrĩmi wa mbata ici mũcinga. Ũguo kĩrĩa kĩnjũkagĩra mũno mũno mũno meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩmi ngũrani wa mĩthemba ngũrani ya mbata, tambata, ngũkũ, indo mĩthemba icio yoothe ya mbata. No kĩrĩa kĩhaha mũno nĩ ũrĩmi wa mbata mũcinga iria cigĩtwo mũgũnda-inĩ, nĩgetha cituĩke cia gũthiĩ cigĩcaragĩria irio na nĩgetha cithiĩ mambere na gũkũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte, ũyũ nĩ ũrĩithia wa nyamũ iria ciĩtagwo ng´ondu na ndũrũme, na gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte nĩ ũcenjetie mũno mũno mũno , ũũ nĩ kũrigana imera gũthiĩ igĩcenjagia , na rĩngĩ ũgakora atĩ arĩmi angĩ arĩa marĩmaga ici, nĩmatwĩkĩte agũciendia na mĩgũnda ĩgathiĩ ĩkĩnyihaga, ĩkĩnyihaga o ũrĩa andũ marathiĩ magĩtiganagĩra mĩgũnda kuma rũciaro rũmwe nginya rũrĩa rũngĩ, ũgwo ũndũ ũyũ rĩrĩa ndarĩ mũnini andũ marĩithagia ng´ondu nyingĩ, no rĩu maũndũ nĩ macenjetie , na andũ marĩithagia ng´ondu nini na ndũrũme nini o iria cingĩiganĩra kiugũ-inĩ gĩtekũrĩa mũgũnda mũnene , na kĩrĩa mangĩhota gũcarĩria irio cia cio na ihenya na njĩra itarĩ na megũmĩra maingĩ, ũgwo ũndũ ũyũ ũthiĩte ũgĩcenjagia kũrĩa arĩmi marathiĩ makinyihagia ũrĩmi wao wa ng´ondu na ndũrũme, ũgwo ihinda rĩrĩ andũ nĩ anini arĩa mararĩithia ng´ondu na ndũrũme.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ici nĩ nyamũ iria ciĩtagwo fish ponds, kana marima makũrĩithĩria thamaki, ũndũ ũyũ wĩkagwo kũgerera arĩmi nĩ menjaga marima kana kĩndũ kĩhana tarĩ pondi, gĩgacoka gĩgekĩrwo iratathi rĩa nyloni, nĩgetha maaĩ matigatwĩke magũthiĩ na thĩ , igũrũ rĩa ũgwo nĩ macaragia tũthamaki twana, iria ciĩtagwo na gĩthũngũ fingerlins , na igũrũ rĩa ũgwo cigoka cigaikio gũkũ maaĩ-inĩ, na magatwĩkaga agũcihe irio kaingĩ kaingĩ, ũgwo ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, nĩ ũkũria kana ũrĩithia wa thamaki, na thamaki ici ciakinya ihinda rĩa kũgethwo, kana ihinda rĩa gũtegwo, andũ mokaga na neti iria standardized ina marima magĩrĩ marĩa mangĩtaha thamaki, kana mangĩtega thamaki, iria cikinyanĩire gĩkĩro gĩa thoko, ũgwo kũhe mũrĩmi bainda njega , nĩ amu thamaki ĩrĩa angĩtega na thamaki ĩyo nĩ njega, ũgwo ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha , nĩ marima ma ũrĩithia wa thamaki.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatara nĩgwo gwĩka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi wa mĩmera, mĩmera mũthemba o yothe, ũmenyo wa mbere ũrĩa ũrabatara nĩ ũmenyo wa kũrĩma, na ũmenyo wa gũtema marima kana mĩtaro ya kũhandĩra mĩmera ĩno, ũmenyo ũyũ nĩ kũmenya the distance, kana ũraihu ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ , ũrĩa wagĩrĩirwo kũhanda mũmera ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ , ũndũ wa mbere nĩ ũraihu kũmenya kũrĩma, gũtema mĩtaro , na ũraihu wa irima rĩmwe , kana mũmera ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmenya kũhanda mĩmera yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana mbegũ ciaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire , ũgwo gĩthomo kĩrĩa wagĩrĩirwo kũmenya, nĩ gĩgiĩ kũrĩma, gũtema mĩtaro, na kũmenya ũraihu wa mũmera ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, indo iria ũrabatara kũmenya gwĩka ũũ , rĩngĩ no ũtũmĩre theci , no ũtũmĩre kamũti nĩgetha gũtheca marima, karĩa getagwo na gĩthũngũ dible , na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmenya mĩmera ĩrĩa yagĩrĩire kũhandwo.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo ng'ombe na mũthemba wa ngómbe ũrĩa niĩ kĩũmbe nyendete nĩ mũthemba wa Freshian cia iria. Na gĩtũmĩ kĩrĩa gĩtũmaga nyende Freshian cia iria na ti nĩ ũndũ nĩ irutaga iria rĩingĩ. Na ya kinya hĩndĩ ya gũciara kana kũgĩa tũcaũ, nĩ igĩaga na tũcaũ twa ngirĩndi ya igũrũ. Ũguo ũrĩmi waku no ũthiĩ naigũrũ kuuma gacaũ kamwe ga Freshian nginya karĩa kangĩ na makĩria ng'ombe ya iria. Tondũ ng'ombe ya iria nĩ ĩrĩhe baita thutha wa gũkama na kwendia iria rĩu kũrĩ agũri, kana kũrĩtwara thoko-inĩ nĩ ũndũ wa direct consumers kana andũ arĩa marĩgũraga nĩ ũndũ wa mabatao mao ma kĩnyũmba na kĩmũthenya. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũtũmaga nyende ng'ombe ici nĩ atĩ nĩcikũraga naihenya mũthemba wa Freshian. Ũguo by mwaka ũmwe na nuthu no ũkorwo na mori nene ĩkinyĩte ihinda rĩa kũgĩa na gacaũ kangĩ. Ũguo mahiũ maku magatuĩka ma kuongerereka na njĩra ya naihenya.